Nono ng'ato ka ng'ato kuom gik ma ng'ato timo. Timo nondro, neno kaka polise tiyo.

Chiwo tudruok e kind ji koda bedo gi tudruok gi oganda e gwenge ma boyo. Chiwo tudruok e kind ji kamiyo ji bedo machiegni ng'ato gi ng'a nyawadgi. Chiwo tudruok e kind ji, kendo miyo ng'eyo ma ji nigo e alwora bedo maber.

Gikonyowa medo ng'eyo, ng'eyo kod winjo, ng'eyo kod dhok maber. Paro matut, wuoyo e nyim ji, tudruok e kind oganda, lando gik ma osetimore, dwoko wach. Winjruok e kind oganda, gedo mar oganda.

Fwenyo yore mowinjore mag yudo mwandu, loso winjruok gi kuonde lendo, timo tudruok gi kuonde lendo, ikruok ne penj, rang adier wach mari.

Lendo mar wach mabor kendo chopo e piny, miyo ji puonj mar roho. Tudruok gi oganda kendo siro puonj maber. Lando rieko kod rieko kendo konyo e mbaka, kelo kwe kod rieko kendo rito kit oganda. Lando rieko machon modno ochop ne oganda.